Andũ arĩa moĩkaine gũtũmĩra thũgũrĩ-inĩ ĩno ya gũcenjania marigũ nĩ Gĩkũyũ na Ikamba, thũgũrĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩ njega nĩ tondũ hatirĩ na ũbatarania wa mbeca koguo andũ arĩa akũrũ andũ arĩa matoĩ ũhoro wa kũhũthĩra nenda cia gũtũma mbeca, nĩ makoragwo makĩhota kũhũra biashara. Ningĩ mũndũ nĩahotaga gũkorwo akĩhingia ibata rĩake hauhau, koguo ũngĩkorwo nĩ ũrenda kĩndũ ta irio, nĩ ũhotaga gũcenjania na kĩndũ kĩngĩ nawe ũkonairio hau hau, ningĩ nĩ ĩrehaga ũiguithanio thĩiniĩ wa andũ hĩndĩ ĩrĩa me thũgĩrĩ inĩ ĩno ya gũcenjania indo. Ningĩ rĩrĩa gũtarĩ mbeca kana kwĩ na ũnyihu wa mbca kana wĩ na mbara, andũ no mahotaga gũ gũcenjania indo na gũgakorwo gũtirĩ na ng'aragu, nĩ ũndũ wa kwaga mbeca. Na ningĩ thũgũrĩ-ĩno ndĩkoragwo na kũruta igooti, koguo mũndũ nĩahotaga gũkinyĩrwo nĩ mbia ciake o ũrĩa cigana, hatarĩ kũruta igooti cigakorwo nĩ cia nyiha nyiha.

Rũrĩrĩ rwa mathai nĩ ruo rwĩikaraga nyũmba-inĩ cia kũgitwo na nyeki na magekĩra nguo cia rũa, ũũ nĩgũkorwo atĩ marutaga wĩra wa kũrĩithia, na marĩithagia kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, na nĩũkoraga rĩrĩa mathiĩ handũ hamwe harĩa hena nyeki wega, nĩ makaga nyũmba icio ci nyeki, irĩa makaga na njĩra hũthũ na matibataraga indo nyingĩ kũmĩaka, koguo magakorwo mena indo ciothe irĩa marabatarania, kwĩ na na, andũ aya makaga nyumba ĩno na kũu igũrũ na nyeki na gũkũ mĩena-inĩ mekĩraga tũmĩtĩ na mũtukanio wa ndoro na mai ma ng'ombe. Ningĩ nyeki ya thira, maumaga hau ũguo magathiĩ handũ hangĩ, mathiyaga magaka nyũmba ingĩ o ta icio. Ningĩ andũ aya nĩmekĩraga nguo cia rũa nĩgũkorwo marĩithia ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe icio mathĩnja kana hĩndĩ ĩrĩa cia kuua nĩmarutaga rũa rũu na magatuma nguo koguo magakorwo nĩmarona nguo icio cia rũa na ũhũthũ mũno.

Rũrĩrĩ rwa Embu mahũraga ndarama mambũra-inĩ ta hĩndĩ ya gũciarwo kwa mwana, kũrĩa makoragwo makĩonania gĩkeno kĩao, na ningĩ makoragwo ĩta njĩra ya gũcokeria Ngai ngatho. Ningĩ nĩĩkoragwo ĩta njĩra ya gwĩta arĩa mamarigicĩirie moke makenanĩre hau. Ningĩ wakerĩ, nĩmakoragwo makĩhũra ndarama hĩndĩ ya rũracio kũrĩa makoragwo makĩonania ageni arĩa mokĩte kũgũra mũirĩtu nĩmakinya, na ningĩ ĩkoragwo ĩ njĩra ya kũmakenia. Wagatatũ nĩmakoragwo makĩhũra ndarama hĩndĩ ya irua na ũũ ũkoragwo ũkĩonania atĩ mwanake nĩau kahĩĩ nĩ kauma wana-inĩ na nĩ kaingĩra gũtuĩka mwanake, na nĩmakoragwo magĩkenerera ũndũ ũcio na ndarama. Ũcio ũngĩ nĩmakoragwo makĩhũra ndarama hĩndĩ ĩrĩa kurĩte wega na mena magetha maingĩ nĩmakoragwo magĩcokeria Ngai ngatho kana maithe mao marĩa makomire tene na nĩmakoragwo magĩkena nĩũndũ wa kũheo mbura ya kĩmera.